Kae nitiere tigo ariyo . Tigo gi chal ni nitiere kuma onge koko kendo giyweyo maber ahinya. Nitiere tigo achiel maduong' kendo moro tin. Tigo ariyo gi chal ni nitiere kuma inene lee kata kuma gidakie. Kuma tigo gi ochung'ie ni nitiere lum, gi yiende .Yiende mantiere gi otii maboyo gijo gi yiende moko . Nitiere yiende kamorachiel kendo kiwuotho matin chak nitiere yiende moko nitiere kum klendo ok lum mang'eny ahinya . Ma tigo maduong'ni chal ni en mi tigo moro matin cha gin tee gichung' ka ging'iyo malo kendo tigo matin cha ochung' kuma onge lum to ntie loo kende. King'iyo gi bathe kocha nitiere polo kendo polo neno gi boche marachar kendo en gi kido marambulu.

E picha ni aneno machunga mang'eny ahinya. Machunga gi chal ni moko osetegno kendo moko osechiek to moko pod numu. Machunga en olemo mamit ahinya kendo kosechiek to ipoke e yie ratong' . Machunga ni oti maber kendo ok otwo . Ka idwa pidho machunga, nyaka ibed gi lowo mayom ikuny bur kisekunyo bur iket koth machunga. Pile pile nyaka iolne pii mondo olodhi maber. Bang' ndalo moko machunga ni bro chako mako lowo kendo bro chako dongo. Koro kapok machunga oloth ma obet mabor, pod ok onyal golo olemo. Koro ibro mine ndalo mang'eny ahinya mondo odongi mondo ochak golo olemo. Nyaka ibed gi lowo maber mamiyo machunga ni dongo. Okinyal pidha pidha machunga e loo moramora mok ber.

Kae ikwanyo gik moko kae inyalo yudo gik mang'eny gik mabeyo manyalo konyi e ngimani. Jok moko ka obiro kwanyo gik ma owit gi nyalo yudo sende , magi nyalo tokie, lewni mapod ber kendo ginyalo luoko gi , ginyalo yudo lewni ma oyiech kendo ok oyiech ahinya ginyalo dhi kendo gitwang'o gi kendo girwakogi , kata ginyalo luoko gi maler to pod giuso gi nitiere jom kma witawita lewni to lewni go pok otii. E picha ni aneno mine ariyo, mine ariyo gi obiro kwanyo gik moko gibiro kwanyo gik ma gin gidwaro kendo ging'eyo gik mamiyo gi pesa. Mama moro ni morwako ogudu gi law mabor ni kwanyo gik mopgore gi mama moro cha. Gin duto gibiro kamoro achiel kendo gikwany gik moko to gise ye ogunia. Gik ma gikwanyo gi gibro dhi tiyo go e yoo mopogore opogore moko chala kata ni gidhi uso. Chal ni mine ariyo gi oherore kendo gibiro kanyakla kwanyo gik moko ma owiti.

Kae opang bando bando ma opang kae gi chal ni osetwo kendo bando ma opang kae gi gin bando marachar tok gin nyamula. Bando gi otwe kamorachiel kendo otwe gi e wi gama . Ewi gama kamotwegi no en bawo kendo en bawo motegno ahinya. Nitiere musmal mo motuch go bawo no kendo ing'awe bando gi kosetwegi. Kae chal ni en kuma ikane bando kendo bando gi kosekan ibiro tii godo chieng' moro machielo kata ka bando ma gintiere godo piny oserumo. Ka okan bando kamae , miyo pii ok dhiye kendo ing'awo gi malo kuma ong'aw maber ma koth ok gogie. Wuon bando gi chalni ohero bando ahinya kendo chal ni en japur.

E picha ni chal ni koth ochwe ahinya. Kodhni chal ni chwe pilepile kendo ochwe matek. Kae en gweng' moro ma pii ng'enye ahinya. Kodhni chal ni nochwe matek ahinya kendo oringo ma odaro jii. E picha ni onge jii mang'eny ma odak kae, to nitiere ute ariyo man mabor kocha manigi mabati manyilni. E picha ni be inyalo neno boche marachar kendo nitiere kido marambulu e boche go. Nitiere chuodho kae kendo nitiere lum ma oti e pii maringo ni. Kodhni chal ni nochwe matek to bende nitiere aora machiegni. Jo kae kata jodak ma kae chalni ok ogo ohula malong'o ma pii ringe. Jodak mar gweng'ni chal ni chandore newach pii kendo pii miyogi masira . Pigni nyalo miyo gidar kendo gidhi kuonde ma ok gidwar . E picha ni chalni jodag gi osedar.

Picha ni tang'o nwa joma tiyo kamora chiel . Jogi obiro kanyakla mondo ging'is jopiny kaka piny onego ger. Gin duto chal ni giwinjo gima jatelo wacho. Nitiere jatelo achiel ma ochung' mbele jogi kendo wuoyo gi jopiny. Nitiere ng'ato e bathe kanyo ma omako ne gima owuoyo go mondo jopiny owinje . Nitiere mine ariyo kendo mien ariyo gi orwako angolo. Mama ma ochung' mbele no orwako koti marakwaro kendo law morwako e iye no nigi kido marateng' gi rachar. Jogi duto ochung' kendo onge ng'ama obet. Nitiere jowuoyi ang'wen ka to gin duto girwako sude. Jogi duto ng'iyo mbele kendo giwinjo gima jatelo wacho . Mama mochung' chien cha buonjo kendo chal ni omor ahinya. Jogi duto ochung' e mbele dirisa ma oger.

Picha ni tang'o jii ang'wen . Ng'at mokwongo en mama machamo gimoro e dhoge gimochamo no chal ni en maembe nikech oratong' . Mama ni orwako sikat kendo orwako law mamalo marambulu . Mamani ok osuko wiye kendo ochung' e mbele mpesa. Chal ni mama ni obiro golo pesa kata obiro keto pesa ne. Mpesa no en kar golo pesa kendo ngato nyalo kano pesa ge . mpesa no owichi owich maralum kendo e mbele ne kanyo ondik ni mpesa kendo ondik namba ma ng'ato nyalo golo kata keto pesa . Mpesa kae ng'ato bende nyalo nyiewo laini mar simo ma otiyo go e gocho nitiere nyathi moro ma osuko wiye makadho but mama ma ochung e mpesa ni to nitiere mama moro mochung' ma oting'o gimoro e lwete. Kae chal ni en chiro to chiro ni chal ni jii timo gik ma opogore opogore nitiere mama moro be ma obet ma chal ni uso gike e chiro kae.

Picha ni ng'iso jok manigi nengo achiel kuom gi en James orengo. Mar ariyo en wajakoya mane da bet ker e higa mokalo. Nitiere jatelo maloso gi jii kendo ochung' chalni tijni en tij sirikal. Nitiere jaduong ma ool kendo obet piny jaduong' ni orwako ogudu marambulu. Nitiere be mine ma orwako lewni man gi kido ma opogore opogore kendo mine gi ochung' ka giwinjo gima jatelo wacho. E tok jogi nitiere kar stima molosi makonyo e e menyo kendo gi ler . Jogi duto chal ni obiro e tich kendo giwinjo gima iwacho e kanyakla ni.

Nyathini miel mamit ahinya kendo jok ma obete bathe omor ahinya. Nitiere nyiri ariyo man gi bathe kocha ma make ka omiel. Nyathini orwako lewni mabeyo kendo owe ka iye neno, osukne wiye kendo orwako wuoche maber ahinya. E bathe koni nitiere be jok mobedo. Nyathini chal ni ne jamiel kendo ohero miel ahinya. E toke nitiere pasia marateng' moumo jogi.

Kae en chiro, chironi chalni duong' ahinya. E pichani nitiere mine ariyo, minegi ochung' e mbele duka. E mbele dukani nitiere ndiko ma ondiki kaka KCB,kata Equity. Ndikogi nyiso ng'ato kaka onego ogol pesa e KCB ne kata Equity ne . Dukani owichi ma manjan, kendo mama morwako law maracharni chal ni wuoyo gi jaduka. Jadukano nitiere ei duka kendo uso ne ji. Nitiere mama moro mochung' oko kendo mamano orwako law mamalo marambulu. Mamani diyo simbe kendo chal ni owuoyo gi ng'ato kata odwo golo ,golo gimoro e simbe. E bath duka maduong'no, nitiere mpesa. M-pesano owiche maralum. Bath m-pesano nitiere kata baba mauso kendo ouso rabolo gi gik matindo tindo. Kwaduogo e duka kae, nitiere gima owichi ma .

Ka e nitiere buya mang'eny kendo pichani nyiso wa ni ka onge ng'ama beto, kendo onge jarit mankae. E tok buya gi nitiere maua kendo nitiere yien moti mabor kendo golo maua manigi rangi. E tok maua gi nitiere ot moger maduong' ahinya mar matafali. Odni wie owich marateng' kendo badhe owich gi kido marachar. Dala ni chalni nigi rangach marachar bende. Ka e nitiere buya ni, buya ni ti kende. Ka ipono gik ma oti buya gi machal oluorore gi onge gikmoko e igi. Nyithindo ohero dugo gi gigi kaka mpira kendo buyani ti kende. Pok aneno kony ma buyani konyo godo e aluora na. Gima ang'eyo ni en oti mana kende. Kae oyugno ahinya kendo nyalo ting'o thuol.

Kae nitiere nyithi sikul abich. Nyithi sikul gi, chal ni nitiere kama ipuonjogie kendo seche gi aparo ni gin gin kar yweyo to bende ma en seche yweyo. Nyithindo manyirigi ochung' oko mar ka puonjruok eot mar puonjruok no kagiwuoyo. Nitiere nyiri ma oting'o buge ariyo kendo achiel oting'o kalam e lwete giduto gichal ni gin osiepe kendo gichung' kamoro achiel e laini. Nyiri gi duto osuko kaka idwaro e sikulno, gin duto bende giruako lae mar dhi sikul kendo gin te giruakore machalre. Nyiri gi chal ni omor ahinya kendo chal ni giwuoyo gi ng'ato. Gin duto ging'iyo mbele kmanitiere wadgi moro ma ochung' kata japuonj.

Mae en buch kendo, buch kendo ni ojow gi opawo. Kae chal ni en jikon kuma ojow buch kendo ni nikech e bathe kanyo nitiere yiende ma obar. Buch kendo ni nigi tije mang'eny ahinya . Mokwongo inyalo kawo buch to iolo e kar dhi oko kaka choo. Ka iolo buch kendo kuno otieko kute kendo ogolo tik marach. Mar ariyo inyalo tiyo gi buch kendo e tedo alot: ikawo buch kendo iole pii e kiasi midwaro ka iseole pii to irude ka iserude to irite ma othiwre. Ka pigni osethiwre maler to ikawe tiole pii maliet man chawkore mar alot kasto ikete alot. Kisekete alot tirude bang' dakika pradek ma ochiegi. Buch kendo ni inyalo yudi piny mar jiko ma osetedgo kata kitiyo gi yiende inyalo yude e kendo ka isetieko tedo.

Jok mang'e kae en ker kod chieg ker . Ker uhuru kenyatta obiro e liel ni kendo okulore ka ogoyo ne ng'ama othono oriti. En kod jaode magret kenyatta kendo girwakore maler ahinya . Ker Uhuru Kenyatta orwako koti marateng kendo chiege borwako law marateng manyiso ni kae en kar liel. Nitiere polise ariyo mochung' e bath gi ka ginyiso oriti gi mogik. Polise gi girwako lewni machalre kendo girwako rabo yunga e um gi . Nitiere obila be ma ochung' e tokgi kendo orwako law marachar. Ewi liel ni oketi maua mang'eny ahinya kendo ewi liel ni ok oket simiti kendo oike mana gi loo. Nitiere musalaba be moket kanyo e tok jogi nitie jok mochung' marito ker.

Kae nitiere ji mang'eny mantie e bura, burani noketi e tiend yien kendo ji obiro mang'eny ahinya. Ng'ato ka ng'ato obet e kom kendo kombe magibeteno rambulu. Gibet e lain kagilworore. Nitiere jok ma oting'o otas kendo otasno ang'e ni wacho gik burago. Nitiere mama achiel moting'o bade kendo oting'o karatas, to chalni opuonjo jok ma odong'gi kendo onyisogi gik ma onego otim. Jogi duto chalni winjo wach ma mamani wacho maber. E diere kanyo nitiere oboke molwar moya e wi yienno, kendo nitiere lum. E tok jogi, nitiere yien kata kede ma ochungi e wi yien ma otino. Gi chien kabisa nitiere ot maduong' kendo nitiere ji ariyo morwako lewni marachar, achiel obet kendo achiel ochung', .E tok jogi nitiere kom maralum. Jogi e chalni gin e kanyakla ariyo nikech nitiere jok ma ogudore e tok jogie.

Kae chal ni nitiere dhawo, dhawo ni lich ahinya kendo dhawo ni kelo chandruok. E picha ni aneno obila abich, obila ang'wen orwako lepgi mek tich kendo lep gigo chalre. Nitiere obila achiel maoting'o yien to en ok orwako koti machal gi obila jowadgi obila achiel manyako morwako wuoche marateng' otingo ndiko moro kendo ywayo kendo ndiko no ondik ni ng'ato osetho kendo nitiere sida e pinywa mar kenya. Nitiere obila mochung' ka omako kede chal ni girito jong'anyo go mondo obi koni mondo gikwergi mondo kik ging'any. Obila gi bende orwako ogudu ma ka jopiny kata jok mang'anyo obayo gi gi kidi kato bayo gi gi gik moko onyalo geng'o gigo. Obila gi chal ni ool ahinya gi jok mang'anyo go kendo gibiro ka mondo gikel kwe. Jok mang'anyo gi chal ni ketho gik moko mang'eny e ndara kendo miyo geche mang'eny ok luw ndara.

Kae nitiere galruok mar jo jubilee. Kae chal ni en kar thieth nikech e korot kanyo oket picha mar laktar moro morwako lawe mar tich orwako lar marache kendo oting'o buk e lwete. Laktar ma okete picha mae toke kanyo no chal ni omor ahinya ekndo en gi yier e tike kendo olielo gi maber. Latar ma okete picha no ong'iengo lake kendo lekene racher kendo obuonjo. Jogi duto chal ni wuoyo kendo chal ni gitiyo e osiptal mar mtiba ni. Nitiere ng'ata chiel ma dende ogerore ahinya to chal ni en gi pesa kendo orwako law marachar kendo lawe no gimbele ondik ni mtiba chal ni en jatich kae e mbele ng'atno nitiere komputa mar lwedo ariyo moro marachar kendo moro mareteng'. Jangolo ni ng'iyo bathe kendo chal ni obuonjo. Nitiere ng'at moro mobet piny mawuoyi mabe orwako angolo. Jogi duto chal ni nitiere ng'at ma ging'iyo kendo giwuoyo godo nitiere nyako be ma osuko kanyo.

Picha ni tang'o kodhi mati ,kodhigi ng'eny ahinya. kodhigi ne opidhi e laini ka laini. Kodhigi ma oti kama, tiende ni nopidhgi e seche mokalo. Nitiere pipe ma oketi ma pi ringo godo e odni, kendo pipe ni olo pi ne kodhigi kendo miyo gi ti. Piny kae bende nitiere lowo ma okete, kothegi duto bro nyak maber nikech imiyogi gimoro amora ma miyogi dongo maber, kaka iketo negi pi mamiyogi loth, kendo ka oseti kama ,inyalo golgi tipidhogi e puodho, kata inyalo wegi to giloth alotha kae. Inyalo golgi tipidhogi e puodho maduong' kendo e laini.

Kae en kar lendo. To e pichani, tang'o ni kar lendo osechopo. Kae en kar lendo kendo iluonge ni, KN prang'wen gi abiriyo. Saa lendo osechopo kendo gitang'o ni idwa lande. Kar lendoni ondiki gi kalam makwar kendo ondike bende gi kalam marachar. Nitiere be, kido moro manitiere e wang' kar lendo kanyo. Mano en, rambulu. Kar lendo kae, ilando ne ji gik matimore e piny ka piny. Ilandonegi weche tugo, weche yiero ,weche sirikal, kendo weche duto matimore e piny.

Kae e picha ni aneno wuoyi ma oting'o buk gi kalam. Wuoyi ni nigi lak marachar kendo obuonjo maber ahinya. Wuoyi ni orwako law kod long. Wuoyi ni orwako wuoche bende moumo tiende te marachar. Wuoyi ni chalo ni tero ne gi jii gik ma gidwaro kang'ato osegocho negi kata osewacho gik ma idwaro. Kae wuoyi ni ndiko gik ma ogolo e nyamburko ma en go ni mondo kik wiye wil godo. Wuoyi ni chal ni osegolo gigo manokelo ne ng'ani nikech ei gari kanyo chal ni nitie nafas ma odong'. Gik ma otero ne jii gi oketo e boxi ka boxi mondo omiye tich mayot. Wuoyi ni chal no nigi gari kendo oywao buo gari ka ogolo ne gi gige gige ma gidwaro no. Wuoyi ni pod rito mondo owinji gima ng'ani nyise kendo gigoyo mbaka kendo gimor ahinya.

Mae en gir rabolo ka idwaro pidho rabolo nyaka ibed gi puodho ma idwa pithe no. Ka isedoye kendo kipuro puodho no, ikunyo bur matut ahinya kendo imanyo koth rabolo, koth rabolo no bor ga ahinya emomiyo bur ma ikuno no nyaka bet matut. Kasto ikawo koth rabolo ma in godo no tisoyo e bugo no kendo iiko. Pile pile okinyi ga odhiambo nyaka iolne pii mondo olodhi. E picha ni nitiere rabolo ma oseloth kendo duong' ahinya. Picha ni nitiere maua ma rabolo ni ogolo ka pok ochako golo rabolo ma ichamo. Ka maua no oselwar to rabolo ni golo rabolo ma koro ng'ato nyalo chamo mochiek kata motedi .picha ni tang'o nwa ni kae en puodho kendo puodho ni opidh gik mang'eny ahinya.

Gima iwacho e pichani en pesa. Pesani thoth ahinya, nitiere kalure gi pichani, aluf achiende mang'eny ahinya. Aluf achielgi, ng'ato ka ochako kwano sani, ok nyal tieko. Nitiere aluf achiel, kende e guniani, kendo onge pesa mora mora mar not. Aluf achiel mang'enygi ma opong'o guniani, okete gunia maralum, pesani ng'eny ahinya kendo pesani inyalo timgo gikmoko mang'eny kaka chulo gowi, jokmoko nyalo tiyo gi pesani e nyiewo lowo. Jok moko nyalo tiyo gi pesani e nyiewo chiemo, jok moko nyalo tiyo gi pesani e chulo osuptal mondo othiedh ng'ato. Tij pesa ng'eny ahinya kendo ka ichako wache, ok inyal tieko. Ng'ato nyalo kano pesagi e gunia ka, kendo chalni ng'ani nokano pesagi gi maber ahinya ma oromo aluf mang'eny kamae.

E picha ni aneno wetangula, wetangula omor ahinya kendo en gavana. E picha ni chal ni jogi obiro e ofis mar wetangula, nitiere jotelo mang'eny kae kendo wetangula orwako koti marambulu . Wetangula chalni omor ahinya kendo obuonjo wetangula ogolo lake oko ka omako buk, en gi jabathe. Chalni wetangula gi ja bathe ni igoyo picha . Ng'at ma omako lwet wetangula ni orwako sut marachar kendo chal ni igogi picha gin jii ariyo. E toke kanyo nitiere picha mar ker wiliam Ruto kendo Picha ni ikete ofis moramora mondo mar sirikal mondo onyisi ni kanyo en ofis sirikal . Nitiere mesa maduong' ahinya e picha ni kendo owiche gi kido maleny ahinya . E bathe kanyo nitiere jii adek jiii ariyo maneno kendo ng'at achiel ma bathe konchiel ema neno. Nitiere ng'at ma orwako sut mo ogo tai marambulu.

Mae en pesa. Pesani ok en mar not, pesani en siling' achiel, chon ne pesani tiyo kendo ninyalo nyiewogo quantity. E ngima ma sani, pesani onge nikech nosegole gi sirikal. e pesani indiki ne en mar Kenya kendo ondik ni en pesadi. Pesani ka olwar piny to nyalo go koko ahinya kendo ok ochal gi mar not. Chon ne watiyo gi pesagi kendo ne onge node. To piny masani olok pesa gi obedo node gi moko, oket siling' abich gi siling' apar. Tinde siling' achielni onge nengo ,kendo sirikal noseloko mano.

E pichani chal ni nitiere romo mar jotelo maduong' ahinya kaka ker kata gavana. E pichani ji opong'o ahinya. Jogi oluoro gari ma jatelono ochung'ie. Jatelono ogolo wiye oko kendo ochung' ka otiyo gi wi gari. Gari ma otiyogoni rateng' . Ji opong' kabisa to nitiere jo apiko moruako lepgi mek tich. Kae nitiere ji mopogore opogore. Nitiere nyithindo kod jomadongo. Jogie chalni nonyisi chieng' romo mar jateloni kendo gibiro winjo gima jateloni wacho. Jateloni chal ni oher giji mang'eny ahinya. Jogi duto chal ni winjo gima owacho, ei jogi anyalo neno obila mar polis makelo kwe. Ka ji ng'eny kama , ji nyalo kelo koko, obilagi konyo erito aluora kendo kelo kwe. Pabni be nitiere ot ute mag gorofa.

Kae nitiere chiemo, chiemoni en gweno nitiere gima imadho miluongo ni minute maid molos gi machunga. Nitiere chips ma oted gi waru. Ka idwa loso ciemoni to ikawo waru to ipoko. Ka ise kawo waru to iluoko. Ka iseluoko waru maler to ikawo pala , ka isekawo pala to ing'ade go ma olokre chips. To ikawo mo toiketo e sufuria ka iseketo mo e sufuria to ikawo waru ma ing'adoka chips no isoye emo nyaka tuo. Imiye dakika matin nyaka gitwo ka gisetwokata inyalo golo kapod yom, luwore gi kaka idware. Ka idwa tedo gweno, to ikawo gweno ni to iluto be emo. Gwenoni inyalo soyo e ngano mosebagi, ka ise soye e ngano mose bagi, to ilute e mo, to imadhe, imadhe gi machungwa no man kanyono.

E picha ni aneno mine ariyo morwako abuog rombe .Mine gi orwako abuog rombe man gi kido ma opogore. Ntiere ma orwako abuog rombe marambulu to ntie morwako abuog rombe mopogore kendo chal gi nanga, abuog rombe neno ratong' .E picha ni chal ni mine gi wilo gik ma gin godo nitiere mama man gi mogo to nitiere mama ma oting'o boksi gi gik moko. Mine go obiro ka mondo giwil ne ng'ato ka ng'ato gima odwaro . Picha ni nyiso kaka mama no ogolo gik ma en go to mama moro no be ogolo gik ma gin godo. Nitiere mama achiel mo otwe wiye kitamba marachar to moro ni oyuo ayuoya wiye, oyuo wiye lakini ok oliedo mapoth .Mama morwako abuog rombo marambulu ni oting'o bag e bathe kendo chal ni odwa dhi kamoro ka osemiyo mama moro ni gike .E bathe kanyo chal ni ntie ndara, ndara no ema giluwo ka gibiro romo kae. E bathgi kanyo bende nitiere yiende maneno gi chien kendo gi wilo gik gi gi e kor yoo.

Kae, nitiere maua. Mauagi oloth maber ahinya. Mauagi ogolo rangi marachar gi pinyne, ralum. Nitiere maua ariyo kae, mauagi oti e yien, to yienni chal ni en yien mapera. Mauagi konyo ahinya. Nitiere gik ma chamo maua, kendo maua konyogi ahinya. Ka maua onge to ok ginyal dak maber, gigo gin kaka winyo, winyo biro to chamo maua nikech ok maua duto, maua moko golo sukari, sukari gi ema ginyodho. Pichani bende chal ni nitie, kae en bungu to nitiere yiende mang'eny ahinya to yiendegi odongo maber kendo kanyo chal ni koth chweye, nikech yiendego ok otuwo. Yiendego ralum duto.

E picha ni tang'o mama moro ma osuko wiye, osuko wiye marateng'. Mama ni oketo abuog rombe e ume to chal ni odich ahinya. Mama ni tiyo gi kompyuta mar lwedo kendo orango picha ma ogor kanyo no. E mesa kanyo nitire buge kod kalam kod gik tich mar osiptal, chal ni mamani nyalo bet laktar. Mama ni omako kompyuta mar lwedo gi lwete duto kendo chal ni odich ahinya. Chal ni odwa ng'eyo gima timore e picha mitang'o ni e wang' kompyuta mar lwedo ni. E mesa kanyo , nitiere gik mathoth ahinya nitiere boxi bende kendo nitiere yedhe. E mesa kanyo be opedhi e leso kata otamba marachar . Mama ni chal ni odich ahinya nikech gikego okere mesa kanyo, chal ni osebet ahinya kanyo ka orango gima timore. Odwa ng'eyo ahinya ka ong'iyo kanyo no gima timore . Mama ni orwako law manigi kido mang'eny ahinya law mamalo kendo owicho koke.

Kae en kar thieth, kar thiedhni nitiere mine adek, nitiere mama achiel ma ool ahinya, kendo onindo ka ong'i malo, nitiere mama moro be monindo kang'iyo koni kendo chal ni osemede pi kata remo e lwete. E lwete, nitiere gima otwe marachar mimedo godo ji remo kata pi. Nitiere mama moro be ma obete otandano. Kar thiedhni chal ni onge kitanda maromo ji. E bathe kanyo be nitiere kitanda achiel ma jatuwo moro oninde. Mama ma onindo ka ng'iyo konini manigi gimoro, pamba imedo nego pi, nigi bag marateng' kendo omako bag ne no ka onindo. Mama ma nindo ma ok nencha, chal ni ool ahinya kendo oume, nitiere mama ma obet kendo mamano paro ahinya. Mamano chal ni ool bende nikech wiye ogar ahinya to be ok ochano wiye. Mama ma obet no, otwe leso kendo ong'iyo gimoro kata pache onge kuma obeteno. Chalni oparo gimoro. Nitiere pasia ma rachar ma ong'aw kanyo.

Kae chal ni en kar thieth. Nitiere laktar morwako lawe mar tich ma wuoyi. Laktar ni wiye ok bocho ahinya ,laktar ni orwako lawe mar tich kendo lawe mar tich ni rambulu. Orwako abuog rombe e ume kaka idware e osiptal . mbele laktar ni nitiere chupe ariyo : achiel mar pii kendo achiel mar soda. Laktar ni wuoyo gi jat ng'ama tuo ni, nitiere baba moro ma orwako ogudu marateng' baba morwako ogudu marateng' ni biro ir laktar mondo laktar okonye. Otemo lero ne laktar kuma chandruoge nitiere. Ng'at ma orwako odu ogudu ni chalni ema tuo kendo orwako law man gi kido mang'eny ahinya.E mbele laktar gi e mbele jatuo ni nitie buge mang'eny mopangi. Laktar ni ochiko ite ahinya kendo owinjo gima inyise gi jatuo ni . E bathgi kanyo nitiere ng'at ma ochung' malando kendo orwako law mamalo marachar.